Eeh kore ana ana baye te nkopang naa netipat oleng amu kore ana naa mbukaa esoroo. Naa kore abaake amu kaiyeu sooro kaki mbukai naaku keasishoreki sii duake aa keitumiari aanyayie duake nkaai ndaa aitaa anaa duake mbukaa nkaai kulee pookin naaku netipaat te nkopang.

Kore naiko tanalimu anaa naa kore alee naa lkeni lojii lpilipilii kore tenee kadolitaa ajoo kore alee pilipilii naa koowo aashu ketabauwa duake nkataa ng'amataa naaku kodung'i duake aisiampu potumii atamie duake ndaa neatai sii kuldoo enyorii ladolitaa naake ajoo kowon eng'or nkataa nakuu ninshee naa kore peraa anaa tokii netipat oleng' naa peitibir nkoshuang' tonoloo naaku duake pimikitiruu nkosheke aikata sii duakee naaku keisaidia tenkoshekee oleng'.

kore ntoki naitiship tanaa siai naa anaa naaku kore ramat e nkokoo naa mbai supat oleng talmareita lang tankangitee aang ngarake anaa kore nkokon peaku iata nkokon kumoo kudungu duake tankata duake elameyuu meata ninshe ntoki naji duakee nghai nyamali nijo kore amu lameyu nkop meatai nchan meatai nkujit naaku naa keisupat ninshe amu iramatie ake kuna tokitin enshe kuna masaitaa duake ninshorie ndaa kuna sharaan ninshorie sii nkaree naaku kintiship naa oleng amu kinshoo sii yie ninshe ndaa aaku kinsho nkirii enshee nikinsho sii otokii mbolbol enshee

netipat anaa bai tomorua aang ngarakee naa kore anaa ramat ee nkokoo naa ramat kadolita ajoo keramatitaa ale lee nkokon enyana aitibirakii neisho ndaa aitibirakii neishoo sii nkare aitibirakii naaku netipat oleng ana bai temurua aang amuu keisho yooh nkokon ang tinikiramat sii yooh ninshe aitibirakii neishoo sii yooh ninshe ndaa aang naitemu yooh neishoo yooh mayeyeni enshee nukupuo amir mayeni nikinyengunye duake nkulie tokitin tanaa sii kinyaa sii yooh nenia mayeeni neishoo sii yooh duake kuna kokon nkirii neiko nikimir duake nikitumie nkulie tokitin namara ake nkokoo

kore anaa siai temurua aang naa siai naitibirareita oleng aaku taa unotoo ee ndaa , ndakii napapaasha kuunito te nkopang naa mbai sidai oleng naitibirareitaa tenkopang aaku unotoo ee lpaeg unotoo duake ee nkulie pukaa natuwaa sukumaa unotoo sii duake ee nghai daa naijoo marague oo nkulie dakii kumok oleng naaku mbai naitibirareitaa oleng oleng te murau aang naa kadol ajoo kebularitaa aitibiraki.